Ore tene naa olchani oidipa oiterria intapuka. Kelio ajo kisaukikin ntapuka enyena. Nidol sii ajo ketaa ele shani kitok mpaka nitadou inatpuka pee etum aatanapa irnganayio lenyenak tengamata natiua ena amu ore oshi olchani naa teneidip aitaduo intapuka netum atanapa irnganayio.

Kera sapuk ena siai tenkop ang' amu, wore oshi sipitali keas irkasin kumok oipirta bietisho osesen loltungani. Netum sii iltunganak opashpaasha tekiwango ninche enkisuma irkasin tesipitali. Kore enkae baye, naa kore oshi sipitali, ketii ildakitarini oitibu iltamoyia oomoyiaritin naapaashpaasha. Kore sii aitoki ena siai naa keramatita bietisho ooltunganak aitobiraki. Amu koree iltunganak oomoyia naa etum eretoto.

Kore entoki nalotu indamunot aiinei tenadol ena, naa erisit oshi naishori oltungani te hoteli, naigierokino bei endaa naje nitama, kitodolu inchilingini nikitaala oltungani, oltungani sii likintaala niana shilingini, nitodolu sii intarikini. Kera ena oitoi supat, toonkampunini napashpaasha natiu enaa nkotelini onkolie wojitin kumok. Koree sii aitoki nkae baye, napon tenadol ena, naa kore toki iltunganak oitumiyiai inkarrin keeta oshi receipt naikununo inji naalakie intiki enche enaa iropiyani naapoyie ewoji naje.

Kore nkolong naatasa ana naa talaa aari le naa nkalupuni aare otikitaam oimiet. Kore sababu nataasie ana aa kore ana naa unotii e lkiek. Kore shii lkiek naa keiyau nchaan kore sii aitokii lkiek unotoo e lkiek naa keitibiir siuwo le nkop neibelekeny' sii . Kore sii aitokii nkaai ntokii kore shii lkiek naa keishoruu looip te nkaatai e ldama. Kore sii aitokii nkaai keetai lkiek loanaap lng'anaiyo lopashpasha loasham biotisho esesen ang'. Kore sii aitokii nkaai keeasishore lkiek to nkotoi naapashpasha atua aitenya lmbaoi o lkiek sii naashetieki nkajijik.

Kore tanadol ana noponu tandamunot ainen lkazin opashpasha tabanki napashpasha banki natua kcb, equity, family bank onkule kumok, kore shii tebanki naa ketae lkazin lopashpasha Kore si ene keitodolu ajo keanyuta ltungana meudumiakini tatua bank, kore sii nkae bae kelakeki bank fees nulo si ltungani aitenye silingini nolo si lkule abol akaunt netae lkule ayia looni olkule lkazin kumok laasayu tatua benkii.

Kore ntokii nalotuu ta damunot anien naa tanadol ana naa ng'oji shii tana room oiteng'eleki kompyutani. Aa kore sii kompyutani naa keiyeu nepiiki ng'oji supat poo mopurori tana poo moroyoo sii. Kore sii nkaai naparuu naa nkeera natii sekondarii. Keetai shii nkeera naaesita nkomputa abaki duake eetai lkulee nkulee nkisomani naapashpasha , lakini keetai nkeera naasita kompyuta naa ninchee naisomare ng'ojii naituwejii. Kore sii aitokii nkaai naa room le kompyuta aparuu tanadol ana omesai naitelekini kompyuta olorikaan.

Keraa netipat ana baye oleng to nkopaang' osi sii to nkoop nalulung'a. Aa kore ana bayi naa miraata e mbukai atua kabeej, atua lyanya , fiasini, osii olmatunda, otua ofakado, ndisii, olmachugwa, olkulee sii kumook. Kore pee eraa netipaat naa kore shii mbukaa keitumia ltung'ana nkaatai kitook tene nyaa ndaa tene eyeeri ndaa. Kore atokii kaai keisadia ltung'ana naa meotuumo ilng'anaiyo loitibiir biotisho ang' atua ndisii o mashung'wa onkulee shii. Kelelek tumotoo ombukaa te ng'ojii notuwueni notuum kila ltung'ani laata naa oloodo amu keetai mbaari e soko naponuu duake ltung'ana aiyang'isho. Naa netipat ana bayi oleng.

Keraa ana baye netipaat oleng' to nkop nalulung'a amu kore taata nkop pooki na nkotei e teknolojia etumiari oleng'. Ketumiari aasie lkasin netumiari aisomore. Keraa ana baye netipat aitokii amu keitomook ltung'ana metaasishore nkotei e teknoloji atua aitumia kompyutani. Kore sii nkaai keishoo ana baye ltung'ana lkasi amu kore leloo loiwataa retoo aisum tana aisomea kompyuta naa keisom ninchee lkulikai netuum ninchee lkasi netuum ropiani. Kore sii aitokii nkaai keibelekenya teknoliji oleng' ltung'ana olkasin lenchee metaa keas to nkotei nalelek.

Kore ntokii nagira adamu tanadol ana siai naa nkeera e sukuul naas shii dramanii. Kore shii drama naa keasii te secondary, naasi te CBC, naasii te primary. Keiyau ana nkeera tonoboo neipundush sii baya e taata nagira aasayu. Keiyau sii ana naiboshoo iyoo tokii nkaai keilepunye kipawa e nkeera.

Iyeloo bayi nagira aasai tene naa ketii seleng'en natewuene aitibiraki neipang'anete sii ninchee neishopote aitibiraki poo otuum aoosh picha tonoboo. Keileo ajoo keishopo ninchee nankaan nanyuyuk niwueni aitokii style loboo. Keileo ajoo ketishipaata abaki ninchee oleng neing'orita sii aitokii ninchee ltung'ani loishito picha.